Mbica ĩno ĩna andũ atatũ na nĩo, athũri erĩ na mũtumia ũmwe, andũ aya maũmĩte Garrisa Farmers Network na me monanioine ma indo cia ũrĩmi, andũ aya maronania atĩ o nĩ makoragia marigũ na indo igwĩtwo sweet melon tondũ hena marigũ na sweet melon metha-inĩ yao ya monanio, na mũthuri ũmwe nĩ anyitĩte sweet melon. Andũ aya nĩ maroneka marĩ akenu, tondũ ona nĩ manyitanĩte hamwe, nĩgetha mahũrwo mbica ya monanio mau.

Ũndũ wa mbere ũroka meciria-inĩ, nĩ kwamba gũtaũra rĩtwa rĩrĩ, Ardhi na gĩkũyũ nĩ kuuga mĩgũnda, na house na gĩkũyũ nĩ kuuga nyũmba. Koguo wanyitithania ciugo icio, cikauga 'wabici cia mĩgũnda'. Koguo gũkũ nĩkuo andũ menda title deed cia mĩgũnda yao mokaga, nĩgetha maheyo, na andũ aya nĩo mena mbica cia mĩgũnda yothe bũrũri ĩ no.